Ma en ngamia mitiyo godo eyore mag wuoth, kendo jomoko bende tiyo kode eyore mag jii nyalo idho kendo nyalo dhi goyo godo picha. Nyithindo ohero idhe kagigoyo picha kendo bende ngamia bende ojakonyo eyore mag ting'o mizigo kendo eyore mag wuoth mabor, maboyo maboyo. To kendo ngamia ni obetga, obetga ng'enyne iyudega kuonde ma, kuonde ma koth , kuonde ma koth tinnie kaka kaka ka Sahara, mage kuonde ma oyudre ahinya ahinya ma ngamia yudre

Ka aneno gino, gino en miluongo ni zebra crossing, kanyo ma ji nyalo tiyogo ekadho e ndara. Kendo kanyo ema wachore ema ga mtoka onego bedni chung' ka mondo ji okadhi. Kanyo ber, kanyo ber ema konyo ji kadho ndara. Kendo pichani, aneno ka entiere e-e-e kama e-e kar ndege kuma ndege piye ene station mar ndege kuma ndege piye kendo ndeke moko bende bende wuokieni. En e alap mar ndege, to kendo en zebra crossing ema konyo mondo ka ji dwa kadho ndara , to kendo mtoka onego ochung' mondo ji okadh ndara kuondego.

Gima timre kae en ni jago moro morwako ogudu ogudu marateng' kendo orwako sweta marateng kod long, jago mochung kendo oketo lwete e ofuku. en kama iogoye simu kendo chal kagima otudre gi ng'ato eyor simu. Ochung' kae ebut kamigoye simu mag maji mang'eny nyalo tiyo godo ok en sim mar ng'ato nono ok en sim mar ng'ata ang'ata ochalo simu maji chulo to tiyogodo ekar ekamochung'e no

Gima biro e pacha, ka aneno gini, en niya, mae en message mo oor mo oor negodo, ma ng'ato otiyogodo ka ochulogodo pesa ir ng'ato. Kendo pesa mo oor kae oor eyo mar MPesa. Kendo pesa mo oor ka oor siling mia gi pra aboro. Kendo oore ne Caroline Nyambura Migwi e nambane mar oala mar nono abiryo nono abich auchiel adek aboro aboro abich aboro. Kendo oyudo pesa ni endi.

Gino matimore kae en nitie jago moro nitiere od thieth kendo en kama iluongoga gi dho ngere ni ICU kendo nitiere gigo kar yueyo oketne gigo moyueyo godo edhoge, mashinde bende nitiere kae mang'iye, mang'iyo chunye kaka gwecho kendo entiere e kitanda mar ICU. Oume gi lewni mek ospital marochere, lwete bende chal mantie kod lwete bende nikod bandage. Jago ni ochalo jago ma oonge kod pache oonge gi paro sani, emomiyo oketne mashin de makonye yueyo kendo ochak oketne mashin de ma matemo ng'iyo kaka chunye gwecho mashin de makendo mabro konye kaka eyor gwecho mar chunye

Gino mabiro e pacha kaneno gini en niyaa mae en benki mar Equity kendo ma chalo ma en ofisgi ma bengi mar Equity mantiere kama kaunti mar Narok. Kendo benki ni okelo chiwo namba ne ma dhano nyalo chopo godo ne jogo makano pesa e benki ni nyalo chopo godo ne weg benki ni. Namba magichiwo kae en nono abiriyo auchiel adek nono nono nono nono nono nono. Kendo e piny ,pinyne kanyo kendo achak aneno ka wantiere picha mar kaunti mar Narok ma ma ma, ondik e benki bende ma ma majogo mantiere jogo mantiere e kaunti ni nyalo nyalo chulo godo ushuru margi. Chal bende kaka nentiere kendo baloon kanyo chalo mane koro niiyawo benki mar revenue, benki no ma jogo nyalo choko gogo pesa e piny Narok kuno. Kendo chal mana ni jogi kauntini noriwore kod benki mar Equity eloso ebiro kod gimoro ailani

Ma en benki mek joma miyo ma matiyo e pacho ma Kenya kendo tiyo e pacho ma Kenya. Benki ni eri ong'ere ni engi en kod benki ge bende matindo tindo e pacho kaendi kuonde mopogore opogore. Benki ni miyo jii miyo jii pesa ma toke to onego gi duoki gi pesa moro ewiye. Kendo benki ni eri wachore ni benki ni no, kaok kaok ichulo gowi ma gi chiwoni, benki ni nyalo biro ka ka poni ng'ato nigi oot, nyalo biro ma gi kaw gige oot gigol nyaka mabati mar ood mar oodi kaponi oki chulo gowi mane benki ni omiyi. Benki ni kendo ong'ere ni okonyo jii. kendo omiyo jo ohala matindo tindo pesa mar timo go ohala kendo pesa ma gi nyalo konyorego e weche kaka mar somo kod weche kaka mar thieth. Benki ni eri mondo i ikaw gimoro e benki ni ,dwarore mondo ni iter gimoro machalo kaka oboke mek mek loo, kata kat oboke michulo go ng'ato pesa e dwe korumo.

Gino matimore kaendi chalni ji nitiere, nitiere e bura to kendo gichalo jogo kendo gin jogo magin jok molony e wech mag gedo. Jogi gintie e bura, kendo nitie TV e mbelegi nitie TV e mbelegi, ma ma gitemo konyore go e nyiso weche, kaka gipango weche mek gedo, kaka gidwa dhi mbele kod weche mek gedo. Kaendi ogutegi mirwako e seche ma gitimo tijegi mek gedo mondo kik ngáto yud hinyruok e wich be aneno ka nitie e mesa kaendi. Kikombe bende aneno ka nitie ka, machalni sama bura dhi mbele, ginyalo madho gimoro kaka chai. Ji ka bende odich, ka gin kod kalembe, kendo ji nigi otese koda buge, magikonyoregodo e ndiko gigo magi magi wacho e bura maendi. Mae chalo bura ma jo madhongere luongoni engineers makonyo e weche mag gedo e gero ute.

Ti jni mae en tich mar loso gi oganda. Kendo ochalo ni en jatelo mochung' ne migao moro eyi eyi piny mar oganda. Tij ni nitiere kod ber, nikech en tich ma ka ng'ato timo, en ng'ano ma oganda kata jogo morito moloso godo ni gi geno maduong' kuome. Kendo jogo winje maber. Koro tij ni ber nikech en ng'ano makelo weche ,mabeyo ne jogo morito. Kendo jogo ma morito kendo jogo man kode winje winje maber. Kendo wechege nyalo bedo be nyalo konyo e yor dongruok, kata eyor loso ngima jopiny kaponi jopiny okawo weche mabeyo motiyo mogolo kuom eyor mar ma nyalo konyo gi. Tijni ober, ober ahinya okonyo ng'ato mondo ng'ato bende bedo gi bedo gi mijingo bedo gi mijing'o konyalo chung' embeleji kendo loso. kendo omiyo ji omiyo ji weche makare kendo omiyo ji weche kaka onego bed ni gi timo.

Gina mabiro e pacha ka aneno gini ,ma en kanyo mar sirikal maduong mar Kenya moloso e mbui ma jopiny duto mane piny Kenya nyalo tiyo godo donjo kendo yudo kony mopogore opogore magi nyalo yudo kaendi, ginyalo yudo kony mar yudo oboke ma inyalo yiene gi riembo ,yudo kony mar oboke minyalo yang' ni gi onge gi case moro amora, kendo kaendi en kanyo mang'ato nyalo keto, nyalo keto nambane mar kitambulisho kendo nyalo keto nambane mar kitambulisho kendo nyalo keto namba ne mar siri mar donjo godo e iye kaendi. Kendo kae gichiwo ranyisi mar kaka ng'ato nyalo keto nambane mar mokuongo minyalo keto nambane mar kitambulisho ,onyalo chako gi achie achiel ,ariyo ariyo, adek adek, angwen angwen abich kasto odhi piny kanyo to oketo nambane mar siri manyalo yie mondo koro odonji e yiende.

Gino manyalo biro epacha ka aneno en ni, nitiere ng'ano ma miyo morwako, morwako ogudu motweyo gimoro ewiye marateng' kendo orwako shati marakwaro mo mo matiere bende gi rangi marachar. Kendo en koda nyuka e mbelene, omakore chalni en koda paro, paro mang'eny kendo chalni nitie gino machando wiye koluore gi gino maybe mosetiom gi kolure gino mosetimore engimane, kata kolure gino mosekadhe kata kolure gi gino moselal machalo kaka ngima mar ni jogo ng'ano mohero kata pesa mare moro molal eyor e yoo mok ok omore. kendo koro chalo ng'ano manigi paro mang'eny. En gi paro ahinya kendo obet piny kende, ka en kende koparore kendo omako wiye kendo ka en gi paro mangeny ahinya.

Ma kaendi gino mabiro e pacha ka aneno pichani en ni gin nyithindo adek kendo chalo nyithindo mantiere mawuok e ot achiel gidhi ,en okinyi kendo giwuok gidhi sikul ,gitingo bag, ngato ka ngato ni gi bag ne kendo gichung' mondo ogogi picha ka pok gidhi school , gin nyithindo adek kendo nitiere matin e dier gi kendo giwuok gokinyi ka gidhi school kendo gimor, giruako uniform machalre, nyithindo oruako uniform machalre giruako uniform machalre, sweater magi ruako en sweater marambulu kendo giruako wuoch, kendo gi tee giruako wuoch machal wuoch marateng gitee kendo gimor ka gi wuok ka gidhi school ,ma gino magi tueyo e ngut gi gitueyo gino marakwaro gitee lewnini kendo lewni magi dhi godo sikul chalre tee.

Gino mabiro e pacha ka aneno gini, en ni en gino ma ji tiyo godo, ekingo ngima kendo aneno ka entiere gini kaendo okonyo ngato ka oyudo masira ka oluwore gi tho kata koyudo masira koluwore kata gi mach, kendo jogi miyo ng'ano mohinyore mane chudo kodgi miyo ng'ano konye e duoke kata duoko ne piny lal mane en godo en yor pesa kata e yor thieth kata e yorno manyalo duoko ni girino madiponi olal kata owang e ndalo ma masira ojuki ,kata kaponi masira ojuko ohandi mano mane itimo, kendo gino ma iluongo ni Britam konyo ji ahinya.

Gino matimore kae en niya ,nyadendi moro, nyadendi nitiere kanyo ma ilose wich kata ma idendo ni saloon kendo en tie kanyo mondo olosne ne wiye mondo koro aneno ka oselosne ne wiye osesukne wiye kendo koro idwaro mondo oluokne wiye, oket wiye chien kanyo mondo oluokne wiye. Osetiekne tije mar suko kendo osesuke maber, kendo kae en kanyo mitime suko, malo kacha nitiere gino ma itiyo godo e suko, okombe moro nikanyo, sende moko bende nikanyo machalo mana mani koro gisechiemo. Jasuko bende nitiere kar picha kanyo mochung mogo picha kanyo, ngano mobet piny kae mane obiro mondo osukne wiye kendo suko wiye oserumo.

Tij ni mae tich mar iiko ringre jalno mosenindo. Tij ni e aluora mara, tijni itime itimeni, ringre jalno mosenindo, kosetiek chenro mar goloneno, ikele kendo ikete ebut bur mane osekuny. Burno inyalo kuny odiochieng moro kapok ogole kata kosegole kata inyalo kunye chon mago kata simiti eiye. Chenroni itime anyuola kata osiepe gi jog jogo ma a machiegni. Ting'o maiti ting'o ringre mantiere sanduku mar ng'ano mosenindo kele dhogee kae alafu. Tok mano jo jogo motelo ne weche mag lamo, lemo , koka ikawo ringre mantiere sanduku ti ikete eyi bur. Tok mano, to ji keto lowo. Ichakre kod jalno matayo chenro mar lamo kasto anyuala mare bende keto lowo. Tok mano, to jogo mane nitiere kar iikno bende koro ka olo lowo eyi kanyo.

Kaendi wan kod ker mokuongo ma piny mar kenya mane iluongo ni Uhuru Kenyatta, kaendi wan kendo kod jalup ker mokuongo mar piny kenya miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga. Jogi ni gi nengo nikech kaka ng'ato kaka Uhuru Kenyatta ni gi nengo nikech nokedo ne piny kenya mondo oyud kony kendo mondo owuog e twech mar jowagunda, mantie e bathe no, mane en jalup ker mokuongo mar piny kenya bende ni gi nengo nikech en emane otamre kawo loch kane jowagunda dwa miye loch kane pod otue jo Kenya moko mane kedo ne ratich jopiny kendo mane kedo mondo Kenya owuog e twech mar loch mar jowagunda kendo mondo piny kenya oyud loch mare owuon. Notamre ma nyaka jogo mane otwe e Kagundo ,nyaka jogo mane otwe ogol duto tee.

Gima biro epacha kanono tijini, mae etich mar mar jo od bura kendo ginie eod bura maduong'.Mae jogi gin jo od bura mochung' ne od buche mopogore opogore epiny mar Kenya. Gine jogo maloso chike mitiyo godo epiny mar Kenya. Kendo gibiro gi chike mopogore opogore matiyo e piny mar Kenya. Kendo gin jogo bende maketo sirkal tie e tengre kendo ma majo manono jogo mochung ne migepe mopogore opogore e kanyo mar sirkal. Kaponi nitie weche moko, jogi kendo emaluongo, kendo emaluongo jo jogo mochung' ne migepe mopogore opogore ka sirkal kendo gi nono tijegi. Jogi kendo ema ochung'ne oganda kendo gi kawo weche oganda kowuok kuonde od buche ,od buche mopogore opogore ka gitero kanyo magi rome ka endi eod bura ka ma. Jogi ema ochung'ne oganda, kendo ema gi wacho weche ma oganda dwaro. Kendo gin ema gi gi nyalo kedo ne ne ratich oganda eod bura kaponi sirikal mamalo kata sirkal mapiny ni okelo to kelo weche moko mook dhi maber gi oganda.

Tijni ahero kabisa nikech ma tijni olong'o, tijni en tich mar tayo jogo mobiro ng'iyo kama kama nitiere nitiere jamni mopogore opogore mag bungu kendo jamni gi jo, jo wagunda kata jogo ma ae piny pinywa mar Kenya nyalo biro to ng'iyogi kuonde mopogore opogore. Tijni ober nikech tijni in iwuon iyudo nafas maber mar neno jamni mag bungu eyoo mayot kendo inyalo neno gi in bende kopogore gi jogo mi miyo nafas mabiro nenogi kata jogo mikelo mag nenogi. Tijni en tich maber nikech oonge gi tiyo gi nguvu mang'eny ka gi tiyo gi teko mang'eny etijni endi.

Gini ni gi nengo ma en picha ma ogo ma lwet dhano ma ogo gi daktari kidwa ng'i ni kidwa ng'i ni inyruok ni kar kanye e lwedo ma nogo e kalatasni. Ma endi itimo kamano ka idwa ng'i kata kidwa non ni inyruok ni kanye e lwedo mar dhano. En kod nengo nikech picha ni endi konyo kabisa e ng'iyo kama nitiere inyruok kendo tok mano okonyo dakteche mondo ong'e yo mar yudo thieth ma jatuo nyalo yudo go thieth ma kare ma dhi konyo jatuo ma oyudo hinyruok ma oyinsi kod pichani kata pichani bende ng'iso ka jatuo ni gi hinyruok kata onge go ma konyo kabisa ma konyo dakteche e kelo ebedo gi paro ni thieth mane mak ma dhi konyo jatuo kodhi godo.

Gini ni kod nengo nikech , mae e muma maler mitiyo godo eweche mag lamo. En kod nengo nikech e aluora mara nikech en emo otayo ji kendo omiyoji kaka dhano nyalo dak gi jomoko to emano miyo dhano dak e yoo makare kendo timbe machienglo chienglo ok bedie. Kendo miyo dhano dak gi jowetegi eyoo makare mag kwe maonge weche mang'eny mawuokie. Bug ni endi kendo taa ji ka miyo jii , ka miyo jii hocho makare, kaponi ng'atno, ng'ata ng'ata nitiere weche matek mokadhe, kata ng'ato nitiere gi tabu moko mokadhe. Bug ni endi konyo chuny sama e ndalo mag lal mar ng'ano mohero kata mag lal kata mag tuo kendo okelo geno ne jogo masome. Bug ni endi kendo e buk moting'o wach nyasaye ma jogo ma dwa ng'eyo wach Nyasaye malong'o, tiyo kode kendo some eka gi ng'eyo wach Nyasaye.

Gino mabiro eparo ka aneno mae, en ni mae endi en en oboke mar mar jathieth mo ma matiyo kod jamni.,kendo jathiedhni endi ondiko ka endi ondiko yedhe monego otigo godo jamni e oboke manyiso kaka ng'ano onego ochudi kaka ng'ano onego bedni osechulo. Kendo oboke kae eni ng'ano osechulo siling' mia ariyo, mia ariyo, mia ariyo kendo, mia adek, mia abich, mia auchiel gi alufu achiel mia abich. Duto te biro alufu adek mia ariyo alufu adek mia abich. Ma endi en en mano manyiso kaka ng'ano ochudo kokawo yedhe modhi tiyo godo eee modhi miyo jamni ge man kod tuo, tuoche mopogore opogore. Kendo gini nyiso gima biro e pacha ni ng'ano no daktari no ondikone ng'ani yedhe e tarik ochiko dwe mokuongo higa ni mar alufu ariyo alufu ariyo prariyo gabich.